Kore anaa siai naa unotoo ee lpaek, kore ana siai naa kataasa lapa le oong'uan aa inia shi nkwe e nchan tonkopang'. Kore pataasa ale siai lapa le ong'uan naa tankarake inia kata shi etum lpaek nkare naitubulu.

Kore ena siai naa ramatare e nchiipeo aa kore naa nchiipeo naa nabo shii ninyee e enwuesi naaramati to nkaanyitei neraa sii naboo e nwuesi entiim.

Kore ena nayaarita mbisikutii kore naa niinko tiniyeer naa ipiik koombeni aare enkurumua enkano nipiik lkijiko oboo le ldewa oitibirieki, nipiik nusu elkijikooo le shumbii , nipiik nusu enkoombe elataa nairobi, nipiik oitoki nusu enkombe e kulee e kulee nairobi. Ninchoo eyaara ldakani tomoon oimiet tana sii ldakani tomoon osapa.

Ore ntoki nikiidim nibooyo, peyie minyiangu siana ontokitin nabo kata naa elaunoto oo ropiyiani olaunoto sii intokitin niyieu ninyiangu maate.

Ijoki ainyiangani ore oree abayie egol enkinyiangunoto efakado naa metoyu oshi ninye asioki negol aitoki nkinyiangunoto oyaunoto teneeku ishomo nitum.

Ore teneyiu lanyiangani nerrinyiokini ropiyiani meetai risiit, naa kishaakino peeitodolu olkilikuai losipa nikununye nena ropiyiani ambaka netii lamirani.

Ore naa tening'uny'uny lanyiankani, naa kishaa piimbar ninye nyamali enye. Ore tenikiliki nyamali nye naata ninjo nena naayiu ninye, oo yasieki sii ntoki nayiu duo nye neasikini.

Ore mtandao naa eewua nkibelekenyata kitok, oleng' tiatua erikore amu ore naa larikok tenebo raayia, naa kiro eimu ena mtandao e Facebook ,Twitter tenaa sii TikTok kitodolu ena naboisho enje keya ele kasi temtandao entumoto oo kiliku, naa kerutu ilarikok metaasa ina nayieu rayia enje.

Kishaa naa peyie eeu sukuuli internet epesho atua sukuul eimu inkampunini e wifi nayieu sii peyie epik darasani naisumieki computer aakitisip taa ajo ketum nkera nkeno nagut enkitumiarato e wifi naa sii nkitimirayato e internet

Keeyari doo niyaa emashini naesishoo atibiraki. Niyaa sii nenia ntokitin naaret nkishuu paye ituum aitibiraa enia endaa enchee supaat. Nintibiir atooki enia mashini metaa kore ndaa naitibiir naa kereet nenaa nkishuu. Kore tiniidip aitibiraa niiriiny emashini enoo to ng'ojii supaat.

kore nkutumiarotoo e mashinini nalepisherekii naa keitodoluu ajo koloito teknoloji kwee keretu naa anaa aitodorop nkata tololo loata nkishu kumok naalep keretu sii sidanisho ee kule nalepuni keapu naa otoki anaa supatisho ee nkishu

Kore naa tene naa kadolita lchamba le sukuma, Ilpaek o ndisii. Naaku kore naa ntokii naitishipisho naa ntumoto e lng'anaiyo lo lchaamba amu keeta garama kiinyi oleng' te atua loosho.

Kore tiniyeu niaas ena siai naa keneree paa eye iyeluu ldawai lopaasha. Niyeloo ajoo kaa ldawa leshaa pee oshii nkaai nkaitubuluu naaje. Niiyeloo sii aitooki nkotei naiyaari neoshoki nana nimikiaki enyee nyamali. NIiyeloo atokii ajoo kakwa kaarash enyaari neishopii pee iyee ituum atoosho lchaamba ldewa.